Ĩĩ hihi nĩ wendete kuhũrwo mbica? Mbica nĩ kĩndũ kĩega na ihũthĩkaga kwĩririkania kũndũ andũ manathiĩ, andũ manakorwo nao, o na kana maũndu managerera. Ũthiĩte handũ mwĩna arata aku, kana bamĩrĩ, o na kana andũ mũrutithanagia nao wĩra , nĩmwendete kũhũrwo mbica. Mbica ici nĩciigagwo thimũ-inĩ, o na kana ibuku-inĩ mũciĩ, nĩguo andũ mooka gũcera mũkamonia kũndũ mwanathiĩ, andũ mwanakorwo nao, o na kana maũndũ mwaneka.

Wa kĩamaitũ? Ũhoro waku? Ngũkĩte gwetha mũtu, na cukari, na ndiraciona, kaingĩ cikoragũo mwena ũyũ wa thitoo, ngwendaga kũmenya kana nĩ gũthira ithirĩte, kana ciĩ mwena ũngĩ. Nĩguo. Nĩngũendaga kũmenya kana thogora nĩ ũhaicĩte, cukari kirũ no magana merĩ? ĩĩ cumbĩ kirũ nĩ mĩrongo ĩtatũ? Angĩkorũo nĩ ũguo reke ngakĩrore, thengio mũno, gĩa na ihinda rĩega.

Mahũa kana matunda nĩ indo igemagia mũciĩ, na andũ aingĩ rĩmwe nĩmarigagwo angikorwo matirĩ na mũgũnda mũnene rĩ mangĩkatĩa mahote kũgemia mĩciĩ yao magĩte handũ mangĩhanda mahũa maya, tonginya ũkorwe wĩna mũgũnda nowoe cuba, wĩkĩre tĩri, ũhande ihũa rĩaku hau thĩinĩ, na weitĩrĩrie maĩ ũhote kũgemia mũciĩ waku ota mũndũ ũrĩa wĩna mũgúnda mũnene angĩhanda mahũa macio cuba noirute owĩra ũcio.

Maasai Mara nĩ kũndũ andũ mathiaga gwĩkenera na kuona indo ĩrĩa Ngai atũrathimĩte nacio ta bũrũri, kĩmwe kĩa indo ici nĩ nyamũ. Kaingĩ na kaingĩ andũ nĩmendete gũthiĩ handũ kuona nyamũ matarĩ mona indo ta njogu, hiti, ona mĩrũthi, kĩndũ gĩtũmĩte gĩikaro kĩa Maasai Mara gũkũra mũno nĩtondũ andũ maũmĩte mabũrũri ma na nja nĩmokaga bũrũriinĩ witũ kuona nyamũ matarĩ mona kwao ona imwe monaga mbicainĩ matarĩ meonera na maitho.

Ateti nĩ andũ a bata mũno bũrũri-inĩ, bũrũri-inĩ wa Kenya, ateti nĩ gũcagũrwo macagũragwo, nĩ andũ. Andũ nĩ mathiaga, gũgakorũo na gĩthurano, magacagũra ateti arĩa marenda. Arĩa macinda, nĩ o maingagĩra gũteithia gũthondeka bũrũri, nĩ mahotaga g wĩka maũndũ ta; kũgeria gũthondeka gĩthomo kĩagĩrĩre, kũheana ndawa mathibitarĩ-inĩ, gũthondeka mabarabara na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa andũ a bũrũri tũteithĩkaga namo.

Njĩtagwo Njeri, na nyumĩte Mũrang'a, ndĩ mũrĩmi wa cai ona kahũwa, mĩaka ĩyo ĩrĩ ĩhetũkĩterĩ, reke njũge kahũwa nĩko kahete mbeca nyingaingĩ gũkira cai. Nĩtondũ cai kaingĩ mbeca iria ciũma ciũmanaga na kũhanda cai timwe ta iria ciũmanaga na na kũhanda kahũwa. Kahũwa, nĩ karĩ mbeca njega ona ningĩ gũtungata kahũwa, nĩraithi gũkira gũtungata cai, kogũo ũgakora angĩkorwo nĩ arũti a wĩra tũkĩgetha cai nĩtwĩthaga arũti a wĩra aingĩ gũkĩra tũkĩgetha kahũwa.

Ĩĩ hihi nĩwĩriragĩria gũkorwo wĩ mũrĩmi? Norĩmwe ũkona ta ũtangĩhota gwĩka ũũ tondũ ndũrĩ na mũgunda mũnene? Tarĩngĩ ũngĩenda kũhanda nyeni rĩ natuge ndũrĩ na mũgũnda mũnene rĩ he njĩra ũngĩhũthira, njĩra ya matangi, ũgetha matagi makũrũ, ũgekĩra tĩri ,ũgatũra matangi maacio nĩguo mengĩrie rĩera, harabu ũkahanda nyeni thĩinĩ wa matangi mau. Kuuma matanginĩ maya rĩ nĩũkũhota kũgetha nyeni nyingĩ kuuma harĩ handũ hanini gũkĩra ũhandĩte mũgũndainĩ wahota kũbatara mũgũnda mũnene nĩgúuo wĩganie nyeni irĩa ũngigĩa ũcihandĩte itanginĩ.

Mbura nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũrĩmi, rĩrĩa gũtaurĩte rĩ, rĩmwe maũndũ megiĩ ũrĩmi nĩ maremaga tondũ gũtirĩ na maĩ. Nĩ wega mũno kũgeria kũrĩma na maĩ tondũ nĩ gũteithagia rĩrĩa kwagĩte kuura. Andũ mangĩaga kũhũthithĩra maĩ kũrĩma, rĩmwe no maage irio metereire mbura, nĩ tondũ mbura rĩmwe nĩ yagaga kuura, na nĩundũ woguo rĩ, andũ acio makaga irio kana makaaga kũhanda. Ihinda rĩa kũgetha rĩakinya rĩ, makaaga kĩndũ gĩa kũgetha na bũrũri ũcio ũkanyitwo nĩ ng'aragu.

Ũngĩkorwo ũtũmĩirwo mbeca na njĩra ya paypal na no wende gũciruta, ũũ nĩguo ũngĩka; ũingĩre akaunti-inĩ yaku ya paypal ũgũĩtio rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thiri ũciĩkĩre, wahota kũingĩra akaunti-inĩ rĩ, waandĩke mbeca iria ũrenda kũruta. Angĩkorwo nĩ igana kana magana merĩ waandĩke hau, warĩkia rĩ, uuge ũrenda ithiĩ kũ, ũrenda citũmwo thimũ-inĩ harĩ kĩndũ ta Mpesa kana ũrenda ĩthiĩ bengi? Ũcagũre kũrĩa ũrenda mbeca icio ithiĩ.

Kaingĩ mwanake na mũirĩtu marĩ gũtũma ndũgũ, nĩmathiaga mũciĩ, makaracia, makarathimwo nĩ aciari, marĩkia, aingĩ nĩmendaga gwĩka ũhiki. Ũhiki nĩ igongona rĩkenagĩrĩrwo mũno kũrĩ na ũhiki andũ nĩmekĩraga wega, ngari ikagemio, barabara gũkaihũra ngari cirathii ũhiki, na nĩ kĩndũ gĩkenagĩrĩrĩrwo mũno gĩkũyũinĩ. Ũhiki nĩ kĩrathimo, na ũngĩona ihinda nĩ wega ũgathiaga ũhiki wene, ũgakorwo ũrĩ kĩrathimo kuri andũ acio.

Harĩ mĩaka ĩtano mĩthiru rĩ, ũrĩmi nĩ ũkũrĩte mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, tuuge ũrĩmi wa indo ta nyeni na mahũa. Tene rĩ, andũ marĩ kũhanda indo ici rĩ, ciendagio thĩinĩ wa bũrũri kaingĩ, no thikũ ici nĩ ũkoraga mũndũ arĩ kũgetha nyeni ciake ona mahũa, nĩ irahota kwendio mabũrũri-inĩ ma nanja na ũkauma thogora njegega gũkĩra ũrĩa indo ici ciendagio bũrũri-inĩ witũ.

Nĩwega gwĩthuthuria, ũmenye ũrĩa ũrahũthĩra mbeca ciaku, tarĩngĩ no ũrore kuuma mweri wa gatandatũ nginya mweri wa ikũmi na ũmwe wone mbeca iria hũthĩrĩte rĩ, cigana atia, nĩ ũgũkora tarĩngĩ mbeca imwe ũtũmĩrĩte na bamiri ona arata, na maũndũ megiĩ mũciĩ ona kana mũndũ wĩna thĩna ũkamũteithia. He mbeca ũgũkora ũhũthĩrĩte na mabataro ta ma kũrĩha nyũmba, kũrĩha maĩ na indo ta icio, na harĩ ĩngĩ ũtangĩmenya wega ũrĩa ũcihũthĩrĩte ta rĩngĩ nĩ wagũrire nguo, nĩ wagũrire kĩndũ kĩngĩ. Ũmenye ũrĩa ũrahũthĩra mbeca ciaku.

Ĩ hihi nĩ ũrĩ wona mbeca ikũnia-inĩ? Andũ arĩa matendete kũiga mbeca thimũ-inĩ ona kana bengi nĩ maigaga mbeca ciao makũnia-inĩ, na ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩtarĩ njega mũno ya kũiga mbeca tondũ ta rĩngĩ akora mangĩũka gwaku, mbeca ici no ciyuo, ta rĩngĩ no kuure mbeca ici itarũke ona kana indo ta nyau gũthũkia mbeca ta ici. Ũngĩkorwo wĩna mbeca nyingĩ rĩ, citware bengi, kana ciĩkĩrwo thimũ-inĩ kũndũ itangĩũra kana cianangwo.

Rĩthiti nĩ kĩndũ kĩhũthĩkaga gũkuonia indo iria ũgũrire, na thogora ũrĩa ciumire. Ta rĩngĩ ũngĩthiĩ hoteri nĩ ũgũkora nĩ ũrĩire ngima, warĩhio ciringi ithano, wagũra nyeni, warĩhio ciringi ikũmi, mbeca iria ciothe ũrĩhire, nĩ ciringi ikũmi na ithano. Tũtĩkĩũĩ kana nĩ ũhũũnire kĩrĩa ũrĩire, no rĩthiti nĩ kĩndũ kĩega gĩa gũkuonia kĩrĩa ũgũrire na thogora ũrĩa indo icio ciumire. Nĩguo ũngĩkorũo wĩ na kĩũria, nĩ ũkũũria mwendia; gĩkĩ na gĩkĩ rĩ, thogora ko ũcenjetie ka no ũrĩa kĩraumaga mbere?

Ĩ hihi wee nĩ ũrĩ warĩithia ngũkũ? Niĩ nĩndĩ ndarĩithia, ngũkũ ciĩ bata mũno. Wambere no ikũrehere mbeca tondũ ciatega matumbĩ rĩ, no wendie matumbĩ macio ona kana no wendie ngũkũ cirĩ cia nyama kana ũkareka ngũkũ igakomera, ciatũra tũcui rĩ, ũkendia tũcui tũu na ũkona mbeca, ona kana no mũthĩnje ngũkũ icio mũcirĩe.

Nĩũĩ gũtega thamaki kana nĩ ũrĩ wona ũrĩa itegagwo? Thamaki nĩitegagwo na njĩra nyingĩ, no itegwo na gĩkabu kana neti. Thamaki itegagwo kũndũ ngũrani ngũrani, no itegwo rũĩ-inĩ, kana iria-inĩ ona kũrĩ iria cikoragwo cigĩtwo mũciĩ-inĩ ndemu-inĩ, ciakũra igategwo. Nĩitegagwo nĩ athuri kana atumia. Ciategwo-rĩ, nĩciendagio cirĩ mĩthemba mĩingĩ, no ciendio citarĩ nduge, kana no itherũkio cikendio ciĩ therũkie, kana ciũmithĩtio ona kana irugĩtwo na maguta.

Mĩena ya Nairobĩ rĩ, gũtirĩ mĩgũnda mĩingĩ kogwo indo ta ndimũ rĩ, kaingĩ citihandĩtwo mĩena ĩno. Ndimũ tũcigũraga kaingĩ ciumĩte mĩena ya Nyandarũa ona kana Nyĩrĩ kũndũ kwĩna mĩgũnda. Ndimũ nĩ itũteithagia mũno ta rĩngĩ rĩrĩa mũndũ arũara, ũgatherũkia maĩ, ũgathondeka maĩ ma ndimũ ũkanyua magateithia na homa ta ĩyo. Ona nĩ ihũthĩkaga kũruga keki ukangirĩta makoni ũkamekĩra keki-inĩ, keki ĩyo ĩgakorwo ĩ keki njega mũno.

ĩ nĩũrĩwona kũndũ kũrarĩmwo na matinga? Matinga kaingĩ mahũthĩkaga nĩ andũ mena mĩgũnda mĩnene, nĩ matũmĩkaga kũhanda ona kana kũgetha. Ũrĩmi wa itinga nĩ ũkoragwo ũrĩ mũhũthũ gũkĩra kũrĩma na moko nĩ tondũ itinga nĩ rĩoyaga ihinda inini kũrĩma gũkĩra rĩrĩa ũrarĩmĩrwo nĩ andũ na moko. Ũngĩenda kũrĩma na itinga rĩ, no wethe andũ arĩa makoragwo na matinga, ũgakomborithio itinga rĩu ũkarĩmĩrwo mũthenya ũmwe ũkarĩha mbeca ciigana ũna.

Rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ rĩ, andũ nĩ marĩmaga na njĩra ngũrani, kũrĩ marĩmaga na moko ona kana matinga. Andũ aingĩ arĩa mendete kũhũthĩra matinga rĩ, nĩ andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene nĩ tondũ kũrĩma mũgunda mũnene na moko nĩ ũkuoya ihinda iraihu. Matinga nĩ mahũthĩkaga kũhanda ona kana kũgetha, kaingĩ nĩ mahũthĩkaga na indo ta mũcere ona kana ngano, nĩ tondũ nĩ makũhota kũgetha mũgũnda mũnene na ihinda inini gũkĩra ũkĩhũthĩra andũ mathiĩ makĩgethaga kĩndũ kĩmwe kĩmwe.

Ũngĩenda gũthiĩ bũrũri wa nanja rĩ, he gabuku wagĩrĩirwo gũkorwo nako, gagũgũĩtĩkĩria kuuma bũrũri-inĩ ũyũ na gũthiĩ bũrũri ũcio ũngĩ. Wĩ gĩthumo rĩ, nĩguo uheo gabuku gaka rĩ, wagĩrĩirwo gũthiĩ wabici ya ũtungata ya thirikari, kũu nĩ megũgũteithia nĩ ũkũrio ciũria ta rĩtwa rĩaku, waciarĩrwo kũ, kwanyu nĩ kũ, wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, maũndũ ta macio marĩa megũgũteithia ũheo gabuku kau nĩguo ũhote gũthiĩ kũrĩa guothe ũrenda.